Nĩ kĩonekaga borithi.Noũthiĩ kwandĩkithia ciira. Kana ũteete kĩbandĩ, marũa ma gũtwara ngari, kana ona cira rĩngĩ igoti-inĩ, ũgũthiĩ borithi wandĩkithie, nĩguo wĩrwo weterere. Ona kana kuuma nja ya bũrũri.

Ndĩreciria ciana nĩcio cirathomera nja, nĩũndũ wa kũndũ kũrĩa kũihũraga maaĩ, mũihũro ũgoka ũgatharia rĩngĩ irathi, nĩkĩo marathomera nja. Kana atongoria mao makaga kũmakĩra irathi nĩkĩo maũndũ maya mothe me nja, na nĩkĩo marathomithĩrio rungu rwa mũtĩ, tondũ gwĩ kũndũ gũtangacagwo kũvana ũguo, maaĩ mokaga makaihũra ciana igathomera nja.